Ore kuna kera naa kegira aisuma tosimui sapukin naa teknolojia ina . Keyiolou kuna kera ataasishore kuna komputani , keidim aisumare naa kitelelek enkisuma enye. Ore sii kuna komputani naa kitelelek esiai ormwalimuni tenkisumata okuna kera. Keyiolou kuna kera aikontrola kuna komputani.

olchamba ele otunoki emboshok orpaek tee nterit arashu tenkulukuoni napir ore Kuna poshok orpaek naa enetipat oleng keifim elau ok atimir too sokoni netum eropiani arashu Enya ekes pee eyier too nkajijik enye tenidip atekes irpaek ore ormashakuai naa kidim enkishu arashu entare ainosa

Elasak kulo lesiai tenkampuni ositima naaji Kenya power ore kulo tung'ana naa kegira aitobir wayai nainyialate ositima amu ebaiki nemegira abaiki enkajijik arashu ildukai pookin ore ositima naa oletipat Tena rishata etaata amu kitelelek esiayiti oo iltung'ana

Wore ena naa hoteli sapuk, natumu too ntaoni. Naa keji Novotel. Wore hoteli sapukin naa inetipat oleng'. Keidim iltunganak aataasisho tenewoji, nelaki iropiyani. Keidim sii irmusungu arashu iltunganak loonkuapi aayetu airraga arashu aatoni tena hoteli, nelak iropiyani kumok.

Wore kuna maua, naa inetipat too lotorok. Keponu ilotorrok aibibi inaare namelok toomau, nepuo aitobirie enaisho oolotorrok. Kepuo aitobirr toomashoi naa inetipat oleng' inaisho oolotorrok. Kiidim , wore enaisho oolotorrok naa olchani lenkiroget arashu, olchani loloirobi. Keidim sii aitumia